Ore ena naa keitodolu ajo eitu ibol internet esimu ino. Neaku meata eninko pee ijing mutandao ainguraa imbaa natii oloing'ang'e. Neaku Kore imbaa naishaa nias naa pee ibol internet pee itumoki atopona dukuya.